Jogo mamonjo lee keth tudruok mar eco system e Kenya. Nikech kaponi jamonjni odichgi lee moro machalo kaka apuoyo. Iyudoni ni nitiere lee moko mogeno ogeno kuom apuoyoni echiembgi. Koro iyudo ka ka jamonjni osenego apuoyo, lee machielo mane ogeno kuom apuoyo ni dwa dhi chamo apuoyocha ok dhi yude. Koro iyudoni lee biro dar ebunguno kata kama gidakeno magi dhi gidag kama chielo. To sama ma otimore iyudo ka nitiere kuonde ma jolimbe aa kuonde mopogore opogore mondo olim kuondego nikech lee go to ka gisedar mano nyisoni jolimbe bende ok dhi bedo kabiro kanyo mondo one leego.